Ingĩmwĩra oya thimũ yaku, ũingĩre thĩ-inĩ wa playstore tũ search app ĩno ĩgwĩtwo Sidian Bank, twa search tũcoke rĩu tũkue mbeca, nĩ tondũ app ĩno ĩhũthĩkaga, kuoya mbeca, rooni, kwoguo angĩkorwo nĩ rũni arenda, no kũmũ direct ũguo.

Andũ aya monganĩte, na makandĩka banner nĩgetha meendie kũrĩ andũ, na memenyithanie wĩra ũrĩa marutaga, nĩgetha andũ mamenya, mamabundithie ũrĩa wĩra ũrĩa marutaga, na magĩe na customer nyingĩ, nĩgetha andũ makorwo makĩjiunga, na manyitane nao, hĩndĩ ĩyo mathondeke mawĩra.

ĩkũbatara akorwo na kĩbandĩ, ndĩmwĩre athiĩ bengi, ĩrĩa arenda gũkua nayo, athiĩ arie na andũ acio a bengi, na nĩ agũkorwo abatarĩte akorwo nĩ akuaga, nĩ aigagithia na bengi ĩyo, acoke nĩ agũbatara gurantor ũmwe kana erĩ, kũringana na mbeca iria arabatara, nĩgetha athiĩ etĩkĩrwo na aheo mbeca iria arenda.

Ũgĩthiĩ na ndege, nĩ gĩteithagĩrĩria mũno mũndũ, nĩ tondũ nĩ ũkuoywo na njĩra njega, maũndũ marĩa ũgũkorwo ũgĩkĩtĩrwo kana ũkĩ ũkĩhũthĩkĩra, thĩ-inĩ wa ndege, ĩrĩa ũgũthiĩ nayo, ũgũkorwo ũhetwo kĩrathi kĩega, nĩ ũgũkorwo ũkĩmenyererwo, nĩ gũkorwo wĩna mũbango mwega na makũmenyereire wega, koguo nyamũ ĩno nĩ ĩgũteithagĩrĩria mũno, gũkorwo ĩkũrũgamĩrĩire, handũ hanene mũno gũkĩra Visa ĩyo ĩngĩ.

Andũ nĩmagĩte na ũgĩ wa igũrũ na magakorwo makĩmenya maũndũ mũno ũrĩa kũrathiĩ na mbere thĩinĩ wa bũrũri ona kana nja ya bũrũri nĩ tondũ nĩ marahota kũnyita message kana mohoro wega nĩ tondũ no gũthiĩ kũhũthĩra macini ici ũkamenya ũrĩa kũrathiĩ ma mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre na mabũrũri-inĩ me mothe.

Nĩ tũthiĩ nake na ngorwo ndĩna macini ici aikare thĩ harĩa ndĩrarutĩra wĩra ũyũ nĩgetha ndĩmwonie gũchihũthĩra na ũrĩa inyitithanagio ũkĩruta thitima-inĩ na ũrĩa ũkũhota kũhũthĩra ũnyitithanĩtie na indo iria ciothe ũrahũthĩra, nĩgetha ũhe andũ message rĩu ũmwonie ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ kũnyitithania indo icio ciothe nĩgetha ahote kũhũthĩra macini icio ũrĩa ciagĩrĩre.

Nĩ hũthĩraga ngĩruga irio nĩgetha irio ciakwa icame wega, hĩndĩ ĩrĩa ndĩna ageni, na no hũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ndĩrenda gwĩkĩra cai-inĩ, ngaikara, nganyua ngaruga naguo hamwe, cai ũcio ũkagĩa na mũcamo mwega. Nĩũheaga radha irio ciaku, ona cikĩrĩo nĩ andũ aingĩ, na bado ona cai nĩ ũkoragwo ũgĩcama wega ona ũngĩenda kũhũthĩrwo nĩ andũ aingĩ.

Kwĩna ũrugarĩ mũingĩ, nĩtũhũthagĩra fan na nĩndĩrona ĩkuo thĩinĩ wa nyũmba ĩno, rĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mũingĩ, nĩ ĩnyihanyihagia ũrugarĩ. Ona rĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mũingĩ, ndĩna burinji, onayo nĩ njega ya gũĩkĩra kĩndũ kĩhehe, ona kana kũiga indo ciaku kwa ihinda inene ta irio, nĩ tuge wĩna irio ũtherũkĩtie ta gĩtheri, no wũige thĩiniĩ wa burinji yaku, nayo nĩ ĩrahũthĩka wega. Mbado kwĩna kĩndũ gĩgwĩtwo nyamũ ya gũthambia nyũmba na kanyamũ ga kũhihĩra, ona icio no irahũthĩka ciĩ na bata mũno thĩiniĩ wa nyũmba rĩrĩa tũrathambia.

Aria othe marenda kũrua nĩmacokanagĩrĩrio hamwe na magacoka magatwarwo makaruanĩra hamwe makanyitwo nĩ athuri arĩa agĩkũyũ magatwarwo handũ makabũndĩthio ũgĩkũyũ witũ na mĩtugo itũ ĩrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩhũthĩra kũu makabundithio mĩtugo mĩega ya gũikarania na andũ arĩa megũkora na makerwo nĩmarĩkia kuma stage ĩrĩa mararĩ na mathie stage ĩngĩ.